He mbica ĩno maũndũ marĩa ndĩrona ndĩrona hena kambuni iria citũmĩkaga kũheana utungata wa kana iria tũciĩtaga bengi, iria citũmĩkaga tũkĩenda kũiga mbeca citũ arĩa matũigagĩra, na hĩndĩ ĩrĩa twacienda tũkagĩra. Nĩ ndĩrona hena bengi ya Barclays nĩ ndĩrona hena bengi y CO-Operative, KCB, Equity, DTB , Starndard Chattered. Rĩu ici nĩ bengi iria citũmĩkaga mũno gũkũ bũrũri-inĩ ũyũ witũ wa Kenya kũheana motungata hĩndĩ ĩrĩa tũrenda kuiga mbeca tũrenda ngobo, tũrenda kũruta mbeca citũ, ĩĩ bengi ici na ci rĩtwa ainene mũno Kenya.

Kũringana na mbica-ino, ndoona ũũ kĩndũ kĩrĩa gĩũkaga meciria-inĩ makwarĩ nyonaga nĩ handũ, haratũmĩka kũrĩha tondũ nĩndĩrona hena namba ũhetwo cia kũrĩhĩra koguo kĩndũ kĩrĩa nyonaga haha either hena kĩndũ ũrarĩhĩra haha ũguo hena kĩndũ ũũkĩte kũgũra kana hena ũtungata ũgũkĩte kũrĩhĩra kana hena mbeca ciaku hihi ũgũkĩte kũiga haha kũrĩ andũ aya makũigĩre. Koguo ndona ũũ ndĩciragia kana kĩndũ kĩa mbere nyonaga nĩ ũhoro wa mbeca.

Rĩu haha Kisumu, kana ũrĩa tũmĩtaga na gĩkũyũ ta Gĩthumo, nĩ ndĩ ndathiĩ ngacera mwena ũcio na ngĩona hena handũ hakoragwo notungata ngui kũheeo njanjo nĩũndũ wakũgirĩrĩria mĩrimũ, hena obici cia thirikari nini ya Kisumu, nĩ kũrĩ ũheani wa njanjo mwena ũcio na niho andũ aingĩ marehaga ũgakora andũ mauma kĩrĩa, mĩena mĩingĩ ya Kisumu kana Githumo, moka kũherwo njanjo ũtungata-inĩ ũcio wa thirikari nini ya Kisumu

Ngĩrora mbica ĩno, ndĩrona ta ndĩrona o na okorwo, handũ ta ndĩrona hakuhĩrĩirie ta arĩ nyũmba iria cia mbunge. Nĩ ndĩrona thigari harĩa na ngona ndogo. Kwoguo meciria-inĩ makwa nĩ ndĩrona ndogo ndĩhiana ta arĩ ndogo ya mwaki. Ndĩrona ta arĩ ndogo ĩrĩa ĩikagio nĩ thigari hĩndĩ ĩrĩa kwĩna mũrũrũngano wa andũ nĩguo more. Ndĩrona ta..nĩ hauma na mũgomo, hauma na arũrũngani arĩa megũkĩte kũrũrũngana haha ũguo, nĩguo maikĩrio ndogo ĩno ĩrĩa ya maithori nĩguo mehere mwena ũyũ.

Ũndũ ũyũ wa thĩna wa meciria nĩ ũndũ ũngĩ mũritũ mũno, na mwena ũcio wa Luanda, Vihiga, nĩ gũkoretwo thaa ingĩ, ũkaigua andũ nĩ maracambia gĩcigo kĩu, kando na thĩna ũyũ wa meciria ũgakora atĩ, ũkaigua nĩ gũkoragwo na ũgucia mũingĩ mũno wa bangi, na ũtũmĩri wa mandawa. Na ũkona nĩ harĩ na gĩcunjĩ kia andũ arĩa mahĩirwo nĩ thĩna wa meciria. Rĩu ũria rũrĩrĩ rũrũ rũngĩteithĩrĩrio rĩ, niĩ inguga thirikari nĩ yagĩrĩirwo gwaka tibitarĩ nyingĩ mwena ũcio, irĩa cirathondeka andũ aya arĩa mena thĩna wa meciria. Ũndũ ũngĩ, no, inguga nĩ kwagĩrĩirwo gũkorwo na gĩthomo mwena ũcio, andũ mathomithio, andũ mathomithio wega, ona kũngĩhotekeka gũkorwo kwina andũ arĩa maruta wĩra wa kũingĩra o nyumba o nyumba magĩthomithanagia. Ningĩ no njuge arimũ magĩrĩirwo, na atongoria ta cibũ, makorwo nginya mena gĩthomo ta kĩu, nĩguo makorwo magĩteithĩrĩria kũnina, kũnyihanyihia thĩna ũyũ.

Rĩu rũrĩrĩ-inĩ rũrũ rwa njaruo gwĩtĩkanĩtio no ta ũria wakoraga nginya ũgĩkũyũ-inĩ, ũgakora he mawĩra ma atumia na he mawĩra ma athuri. Rĩu mawĩra ma atumia njaruo-inĩ metĩkĩtio nĩ gũkorwo harĩa mũciĩ-inĩ, kũrugĩra ciana athuri yani mawĩra marĩa ma mũciĩ hau ũguo. Na wĩra wa arũme rĩu nĩkũrĩa ũguo iria-inĩ. Arabu, hena ũndũ ũngĩ rĩrĩa gatarũ, baba wanyu arakũhe kaheagwo mwana wa kahĩĩ kana mũndũrũme, koguo atumia matiaheagwo. Arabu, njaruo nĩ metĩkĩtie hĩndĩ ĩrĩa mũtumia ena kahinda gake ka mweri, no hakorwo nginya hena maũndũ moru mangiumĩra iria-inĩ, no mũthiĩ gũtega mũkue kana mwage kũnyita thamaki.

Kũringana na mbica ĩno ndĩrona mũtumia arũgamĩte handũ he nyũmba ĩmomoretwo, tondũ ũkĩrora tĩri ũcio nĩ ũrona ti mwaki. Koguo rĩrĩa ndona ũndũ ta ũyũ, kĩndũ kĩrĩa gĩũkaga meciria-inĩ makwa, ndĩciragia mwena ũcio kũrarĩ na mbara kũrĩa kũratũmire kana hena andũ mataraiguanaga, nĩguo ĩgakinya nginya handũ nyũmba ĩkamomorwo. Tondũ nginya nĩ ndĩrona indo ciake cia nyũmba ta mĩarĩro ya gĩtanda harĩa igĩtwo na mĩkondoro. Koguo, ũrĩa ndĩciragia nĩ nyonaga mwena ũcio, kana mwena ũcio gũtirĩ na thayũ na nĩkĩo gũkoretwo kwĩna ũmomori. Kana ũgakora hihi kando na thayũ, mwena ũyũ andũ nĩ marathamagio nĩkĩo kũmomoretwo. Na hĩndĩ ĩyo, kamũira andũ ma momoreirwo nĩ makoragwo mahetwo kahinda kaigana ũna, makamenyithio gwakinya kahinda kaigana ũna magĩrĩirwo gũthama.